Mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona ng'ondu, na haha hena ng'ondu cia marangi ngũrani, nĩndĩrona hena ng'ondu njerũ, na hena ng'ondu ĩngĩ njirũ. Ng'ondu ici nĩ kwoneka nĩ kũrĩa irarĩa, na ndacirora wega, ng'ondu ici mũno mũno nĩ irĩithagio rũgongo rwa bũrũri, na mũno mũno irĩithagio nĩ ndũrĩrĩ cia mathai na thamburu. Ndarora ng'ondu ici nĩ ndĩrona nĩ noru, na nĩ irĩithĩtio wega na mũno mũno ici nĩ ng'ondu cia nyama. Ũngĩrora ng'ondu, nĩ gũkoragwo na ng'ondu mĩthemba ngũrani, nĩ kũrĩ ng'ondu irĩithagio nĩũndũ wa magwanyĩrĩ na nĩ kũrĩ ng'ondu cia nyama. Gwĩka ũndũ ũyũ nĩ kũrĩ bata mũno, tondũ nĩ gũtũmaga mũrĩmi ũrĩa ũrarĩithia ng'ondu ici akahota kũgĩa mbeca, na akahota kũgunĩka kumana na ũrĩmi wake, na rĩngĩ mbeca icio akahota gwaka mũtũrĩre wake, kũhe bamĩrĩ yake irio na nginya gũthomithia ciana. Koguo ũrĩithia wa ng'ondu nĩ wa bata mũno, na nĩ ũteithĩtie andũ aingĩ mũno mũno mũno ndũrĩrĩ iria cirĩithagia mahiũ.